Ore enaa naa <coughs> entablet ashu esimu oonkera kutitik enaa naa ilo ake ainyangaki enkerai tablet nadalare natii kuna gemii tofautitofauti nadalare nkera amu nakata isho enkerai metaa busy metaa medala .

Ore ena naa, ofis taa di ena. Amu kadolta ibukui, nadolta emisa, nadolta olorika. Netii ena mashini oshi naitainyeki photocopy onkardasini, neeku ofis ena amu ketii kila kitu enkopis. Neeku kadolta nanu enaa enkopis ena.

Ore kuna, naa bukui kuna. Kuna nalimu eh nkaatini, na kesidain amu kelimu nkaatini sidain onkador, neyiolou oltung'ani, naa isuma si oltung'ani aitobiraki. Niyiolou intokiting nagira aasa tenkop.

itung'anak taa kulo, ltung'anak kulo lolosho le kenya ,naa naa maandamano a etii teine, egirai aindamana aa keeta entoki naiba toronok naasita serkali ,ore entoki naanyita kegira angor te tiagas aidapash ,nipid neshukuko sikarini tiagas

Olee, kanyor taa nanu ena. Amuu, enkaji ta dii ena. Enkaji eh natii natii iltung'anak le family nabo. Egira nche atoni aing'or TV. Amu etii entasat, netii nkera. Neeku kanyor nai nanu ena pi, amu metii enyamali.

Ore ena, naa etii orkitanda, nadolta si oltung'ani egira airura netii olpilo. Neeku ore ena, naa kegira ake oltung'ani airura. Ketanaure neeku keewuo airura, torkitanda aitayu enyamali oojio, wenauri. Neeku inatoki neeku egira sai inye ele tung'ani airura.

ore ena naa enkampuni naji glovo . ore enaampuni ee naa inyiangu endaa temutandao nikiyakini. bas ,nikiyakini ewueji nitii paa inakata taa ilak kila kitu , naa endaa nayiera ,endaa naa ilotu ake anaya nayiera